Eyauwua tenkology enkibelekenyata inotoki mashinini ngejuko naturieki ilchambai ,naunieki irpaek inyaka technology ayau enkibelekenya tesiai ebiotisho inotoki nashinini ngejuko nabakieki rubat osesen niatua wenioriong eyawua enkibelekenyata sapuk tesiai enkisuma aa kisuma oltungani tesimu enye na kitumia laptopenye inyiaka technology ayau enkibelekenya tesiai engelare olosho le Kenya akitumiai mashinini agelie nkurai

Tenejing ngwesi olchamba na kenya emukunda nemut eti enaduo daa kiti na kelelek ejing nemut tensha enchan sapuk nejing oladuo shamba near nidakie ndakini arashu enap enkare enaduo mukunda.

Ee anoto esidano ombaashani nashumieki iropiyiani. Ore golikinot, kelelek elotu enchan sapuk nesha inapita enaduo bahasha, neshaiki enchan neinyal enaduo bahasha. Ore ai kelelek eimin enaduo bahasha oropiyiani. Ore ai, kelelek oleng peyie epurrorri enaduo bahasha oropiyiani.

Ore inkiasin oropiyian naa ekiretu oleng' tesaa enkoloto nemekure ebaiki eeta enitumie iropiyiani. Ore ai naakiteru iropiyiani tenaata enkop nilo nimaniki nelakua nikiretu iropiyiani tabai enaduo kop. Ore naa ekiretu iropiyiani pee iyasie enkias sapuk oleng' aa elelek iturushere nelelek ilakie sukuul, nelelek nyiangunyie inkishu arashu intare.

Itumia sirkali e Kenya iropiyiani natoshoto te KRA ashetie isokonini, nitobirie irbarabarani, neshetakinyeki serkali inkajijik naasie esiai. Kitumia serkali e Kenya iropiyiani natasotutuo te KRA ashetie sukuulini, nelakinyeki nkera sukuul iropiyiani esukuul. Kitumia sirkali e Kenya iropiyiani natasotutuo te KRA aitashekinye egelare olosho le Kenya, nelakie iropiyiani iltung'anak oosita irkasin.

Ee kegirae adamu irmarei lenye tenkaraki enkibelekenya nayautwa eroruata edukuya nawaita , nenkaraki enkirerua naiterutua apa lelo mareita nitashito lelo mareita terishata naado ampaka ene taat netabautua, naa ore petabautua ene naa tenkaraki ninche nee kegirae adamu oleng.

Ore tenduata aai nemenare nitorisi eoroto ormali tialo layiok ontoyie amu ore ntoyie na keyami nepuob nkangitie naata mali nepuo aponaa mali ormareita ore layiok na ina aang ingurita ningukini naduo mali irmareita lenye pebulu .

Ore siatin onkituak na peibung nkera neyiaraki ndakini nitobir nkajijik nelep inkishu ore irpayiani nepuo engorore nepuo ntimi angor ngwesi, nepuo nkwapi nalakwa ayau nkishu na ninche orip irmareita.

Etoponari enkisuma tenkaraki imasaa e teknolojia tenkaraki etaa kitumiai imashinini tenkigerore nitumiai imashinini aasie esiai metelelia aa computers inyiaka aponari esiai e technology te enkisuma etaa kitumiai irbaoi ng'ejuko oigeri nitodoluni te computuer.

Indim aitangejuko enkardasi iriwaa intumia enkoitoi ormutandao tolosho lekenya nelang embalai nibalunye irkigerot pookin nibalunye metaa kibalunye metaa ore iriwaa nataa ngejuko oleng.

Tenadol enasiai nadolu enkiragata enkare, enchan sapuk natasha oleng omita emukunda nilepu enaduo aare neaku kejo aikenoo irpaek ore laduo paek otubulutua nitoki enchan aitoki asujaa anangaa neaku kejo irpaek mairaga.

Tenadol enasiai nadamu olameyu oshi sapuk oshi olotu nakidakie nkulukuok nenya mbenek nidakie enterit netoi enkop pookin neaku metum ngwesi ashu nkishu entoki nanya naitoki adamu ajo kelo nirowuaju neaku kepejisho enkolong.

Ore olaramatani lekuna lukunguni na kesotu irmosor kumok oleng tenkolong nabo ore olaramatani lekuna lukunguni na kidim atimira kuna lukunguni netum iropiyiani kumok oleng, ore olaramatani lekuna lukunguni na kinyangu endaa sapuk nanya kuna lukunguni peraposho

Ore kuna lukunguni na tenituebaki na kidim enoyian aibunga neya pookin tenkaraki keshula pooki etii enkaji nabo ore kuna lukunguni na nempeku nabo tenidimi ataramat na keiu irmosor kumok oleng, ore kuna lukunguni na kidim ayau ropiyani ketumu irmosor kumok tekuna lukunguni.

Adamu ajo ataasa patum iropiyiani nalakie sipitali ataasa enasiai patum iropiyani nainyangaki nkera nkilani naas patumb iropiyiani nainyangaki ormarei endaa naas peyie atum iropiyiani nainyangaki keon nkilani naishop.

Ore ena lukungu nibunga emoyian ibunga emoyian nkonyek nibung enkutuk nibung elukunya nibung nkiyia na tenebaki enalukungu tesiokinoto oleng kelelek eponari enamoyian na kidim ataara metua.

Ore tenkaraki technology nikinotito irkiek taata tolosho lekenya la kitobir enkulukuoni ore enaduo kulukuoni neiu indakin sidain kinyakita atum imashinini te technology naun indakini neaun enkano, neun irpaek na kidim atuturu nkwashen tiatua enkop, kinayakita atum imashinini nakewosh nkanoi irkiek newosh irpaek irkiek tenkaraki technology naewuo olosho le kenya

Enetipat amu ore kuna kishu na nekule kenare nishori endaa enye nanya tene niahori enkare naok pemeipang amu ore peipang apuo angata na kepuo angamaa moyiaritin nemeitoki aitau kule nanare nelepuni tenkolong.

Kidim oltungani atayiolo tenirik aitadol nikiki orkasi onare neas niutaki eramatare naidimi ataramat, niliki entoki nayieu we ntoki nemeyieu niliki entoki nayiau neramati nebaki na kidim oltungani atayiolo na keutaroi nidim ataasa.

Idim inkituak ailepunye olosho teneibunga neas esiai naijo ena osaen neshet saen nemiraki loshi ashumba opuoni ore to lewa nakidimbaibunga olosho nilepunye teneas esiai ashet irbaribarani neshet ldukai, neshet isokonini na kilepuo olosho.

Ketii malengo natipikaki aa ore nabo nepiki ositima ore pepiki ositima neleleku enkisuma amu keaku kisuma nkera okewarie nairag Sukul, ore aai na keilepunye technology amu kepikikani mashinini anaa nkomputani na kitumia ositima na kepikakini camera nadolie airmalimuni entoki nagira aendelea tesukul etii atua sukul o etii oriong sukul.

Tanadol kunabnadamu ajo ketii elipong netii olee na ina pidol ajo ketii nabo narikito nkachuin kumok oleng ore kuna na kenya nkujit na ina pa idol ajo ore ene netii na kenyori oleng.

Enetipat amu ore kuna kinejik na nekule ore ene netii nimitoki apuo aiposha amu ore peiposha na kepuo angamaa imoyiaritin tiongata na tenemoyu na kidim atuata pooki na tinitoki aipang apuo nkwapi nalakwa nemwitoki aitau kule nanarikino nelepi tenkolong.

Kayiey na kaata engeno naunie irnyanya tenkoitoi sidai oleng peyie ebuku, kayieu na kaata engeno naunie mbuka tenkariano sapuk oleng peyie ebulu, ore enaaji nemeimu enchan na meimu ngwesi nanya duo mpuka ashu irnyanya linonok .

Kadamu ajo ore ena na sitoo napiki enkano idipa aroyio tenemiri, nemiri sinche irpaek na kidimi atipik ene etoito pemeinyala nitokini aponu amiraki ltunganak oturisho terishata naitoki aponu ainyangu.